Ore entoki nagira aendelea tene naa otungani ogira aiswiim ashu agira aarr enkare, kore entoki naisaidia ena aarrata enkare naa keisaidia oltungani mataa iyolo enkata efrii, enkata nimieta esiaii nilotu aas masaoesi enyee, nilotu aijifunsa aiswiim neayau neponu aenjoi ilchoreta loo irchoreta lenyena neaku ore ena naa entoki sidai oleng teneas irtunganak inkata nemeeta esiaii ashu enkata nemee busy naaku enetipat oleng teneas ltungani pookin lemeeta esiaii.

Ore entoki nagira aasa tene naa oltungani ashu olpurushoi, oltungani otupurushe oibung'aki otupurushe, ore ilo tungani otupyryshe naa kegirai aisho ninye adabu ashu aisho enkanyit peyie epal makosa pemeitoki aasa makosatin nataasa ashu peedol ajo ore entoki nataasa nee entoki toronok, ore ena naa entoki etipat teneasi, teniimbung' olapuroni niindong' niya police station peyie etumoki ajoo ore intokitin empurore nemee ntokitin sidain ashu nemee ntokitin naifaa neasi to losho.

Ore ena nee entumo eidiim metaa entumo oo ormwalimuni ongiasini ongwan te form four ashu aa le primary neaku ore ena naa entumo nagira entelea e committee ashu aa enoo ormwalimuni ,ore ena tumo ore entoki neisaidia naa keisaidia meiliapu ashu meibelekenyata matokeo oonkera ,neisaidia sii ayau ormwalimuni tenebo ,neeku ore ena naa entoki etipat oleng entoki naisaidia sukuul ailepunye enkisoma neaku keifaa neasi baada e lari ashu abaada enkuti olong'i neasi peeponu ormwalimuni aibung'a tenebo.

Ore ena naa enkare natashauwa enchan ee mafuriko, etasha oleng' netumoki enkare aturukunye torkejek arashu erukuye torbarbarni, niiken nkajijik, neya nkajijik. Kore ena naa entoki tenesha kifaa piing'oru iltung'anak nkoitoi naidim aiborie enkare pee mitoki aya nkajijik, nemitoki sii ajing' irbarbarani. Kifaa nitobir ireyieta, nitobir iwuejitin nai naidim enkare atapaashie nkajijk oltung'anak pee melotu ayau hasara neya enkishui oltung'anak ashu a inyal imasaa kumok oleng' e maana. Neeku kifaa niboori too nkoitoi pookin.

Ore entoki nagira aiiendelea tene naa kegirai aikaraangisho aikaraanga endaa, endegu ore ena naa entoki naikoni tenikaraangi endegu, lasima piata eilata niata emoti o enkima, niata ilnyanya iladuo lingaraangishore, niata kitunguu peyie itumoki aitobira endaa sidai naidim aitaraposho oltung'ani niidim sii atareto oltung'ani tenkata pookin.

Ore sababu paanyirr ena siai olgym naa ore olgym naa kakiidim aitayu tress nikiindim sii aishoo metaa kaira busy, neitobirr osesen lino neyau muscles nitobirr metaa menauru osesen enaake, neeku eesita ake osesen masoesi, neeku ore olgym naa entoki sidai oleng' amu kitobirr afya oltung'anak, nepik sii iltung'anak metaa keipang' stress mitoki iltung'anak aifikiria, nitoki sii aaku ore olgym naa keyya muda, nikincho muda nitung'uikia impisai.